Ũrĩmi wa itũngũrũ nĩ ũrĩ baida, tondũ itũngũrũ nĩ ihũthĩkaga mũno harĩ ũrugi-inĩ, kũoguo gĩtũngũrũ kaingĩ gĩtiagaga thoko. Na o na gĩkĩrĩmwo, gĩtihũthagĩra ndawa nyingĩ kana bataraitha nyingĩ ũguo, kũoguo o na kũrima gũtirĩ na mahũthĩro macio maingĩ. Na, kaingĩ kĩrĩmagũo na onda. Gwitũ mĩena ĩrĩa ĩrĩmagwo gĩtũngũrũ mũno mũno nĩ mĩena ya Kieni kĩa Wara, na Endarasha.

Ingĩkorwo tũrutaga wĩra na mũndũ na nĩ aceragĩrwo na mĩcemanio ya gĩkundi. Ũrĩa ingĩka. nĩ atĩ ingĩmũikaria thĩ, ndĩmwĩre nĩ arahĩtia tondũ wa mbere acererwo, nĩ arahĩtũkwo nĩ maundũ maingĩ. Wa kerĩ nĩ aronania ti ta arĩ na bata na mĩcemanio ĩno, na wagatatũ nĩ aracerithĩria nginya andũ arĩa angĩ magũũkĩte, tondũ rĩngĩ agũũka, harĩtio ũndũ ningĩ ambĩrĩrie kũũria ciũria, tũambie gũcoka na thutha gũcokera maũndũ marĩa tũkuugĩte.

Njĩra ĩrĩa hũthagĩra ngĩenda kũrũnga mũndũ na itakũmũrakaria rĩ, nĩ kũmũarĩria horeire. Tondũ nĩ ndamenyire kaingĩ o na kĩrĩa kĩrakaragia andũ, nĩ gũkũmwo, kana kũgũthũkĩrwo, kana kũarĩrio na matharaũ, kana rĩngĩ kũarĩrio ta mwana. Kũoguo ũngĩikaria mũndũ thĩ, ta mũndũ mũgima, ũmwĩre ũrĩa ũreka ũũ na ũũ, ti wega, na ũngĩenda kũrũnga, ũũ na ũũ nĩguo ũgwĩka, mũndu ũcio nĩ ekũnyita ũrĩa wauga na ndakũrakara.

Maũndũ marĩa njiguĩte megiĩ passport, nĩ njiguĩte atĩ ũngĩenda passport yaku yume naihenya, no wethire mũndũ, ũmwone kando ũmũhe ihaki, nĩgetha yumange. Nĩ njokete ngaigua atĩ, wahota kũihũria passport, na ũrĩkie maũndu mothe no wathiĩ kũgĩra ũkeerwo ndĩrĩ yauma, na no ũtũre ũthiaga mĩeri mĩingĩ ũngĩkamĩona. Ningĩ nĩ njigũĩte atĩ no ũrĩkie kũmĩihũria ucoke ningĩ wacoka kumĩgĩra wĩrwo page iria wendaga, itironeka kũoguo ũcokere ningĩ kũihũria na ũrĩhĩre rĩngĩ.

Booster nĩ kĩndũ kĩ bata mũno gwitũ, tondũ nĩ ĩhotithagia andũ gũkorwo na network ya thimũ wega, koguo gũtirĩ hindĩ ũtangĩhũra thimũ na nĩ mũkũiguana na mũndũ wega. aah Boster ĩtanekĩrwo gwitũ tene nĩ gwakoragwo na thĩna wa thimũ. Mũndũ ahũragĩrwo thimũ no wethire handũ hena karĩma, kana mĩtĩ igũrũ, koguo andũ nĩ magiĩkaga mũno, no kuuma gwekĩrwo booster, thina ũcio nĩ wathirire biũ.

Andũ arĩa makiraga mũno mĩario-inĩ ya ikundi rĩ, ũrĩa ingemera nĩ atĩ nĩ maagĩrĩirwo nĩ kũaria, tondũ mawoni mao me bata o ta ma andũ maaragia. Na mũndũ angĩaga kuga ũrĩa arona tarĩ wega kana tarĩ ũru, tũtikamenya na rĩngĩ twahota gwĩka maũndũ mataramũteithia kana mataramũkenia na tũtiũĩ ũrĩa endaga. Kũoguo hĩndĩ ĩrĩa arĩ ho rĩ, angĩcangĩra, no akorwo agĩteithia kũrĩ hĩndĩ ĩrĩa akira.

Ici nĩ mbeca cia Kenya. na nĩ thendi cia mĩthemba ngũrani. Hena thendi ya ciringi mĩrongo ĩrĩ, hena ya ciringi ikũmi, hena ya ciringi ithano, na hena ya ciringi ĩmwe. Thendi kaingĩ ihũthĩkaga ĩndĩ ĩrĩa mũndũ aragũra kĩndũ gĩtarĩ kĩa mbeca nyingĩ, na hĩndĩ ĩrĩa ũracokerio cĩnjĩ ĩtarĩ ya mbeca nyingĩ, nĩ ihũthĩkaga. No angĩkorwo kĩrĩa kĩragũrwo nĩ kĩa mbeca nyingĩ, kaingĩ mũndũ ahũthagĩra mbeca cia noti.

Nĩnyendete kwĩrorera mũbira wa magũrũ na makĩrĩa nĩnyendete gũthiĩ kĩharo-inĩ kũrĩa ũrathakĩrwo kwĩrorera. Kĩrĩa gĩtũmaga nyende nĩ atĩ nĩgũkoragwo na gĩkeno kĩnene, gũkoragwo na andũ aingĩ macanjamũkĩte, maraugĩrĩria timu ya o, kogwo naniĩ nĩnyendaga gũthiĩ nĩgetha timu yakwa ngona ũrĩa marathaka, nangamaugĩrĩria na ngakenanĩra na o angĩkorwo nĩmacinda na mangĩaga gũcinda bado ngakorwo ho kũmomĩrĩria, ũyũ nĩ ũndũ nyendete.

Kũina nyĩmbo cia kĩ-ndũire, na ndaci cia kĩ-ndũire o hamwe na kwĩhumba nguo na mathaga ma kĩ-ndũire nĩ ũndũ tũkenagĩrĩra rũrĩrĩ-inĩ rwitũ, tondũ nĩ, nĩ tũcanjamũkaga na tũkaririkana kĩhumo gitũ na tũkona tũtirĩ twate ũndũire witũ, na nĩ tũkenagĩrĩra nginya rĩrĩa ageni moka, tũkamainĩra, tũkathũngũtha na tũkamoonia ũrĩa twekaga gĩ-tene.

Aya nĩ andu a rũhonge rwa kũrĩha igoti rwa Kenya, arĩa meetagũo KRA, na nĩ mweri wa gũkũngũĩra arĩhi a igoti. Hĩndĩ ĩno nĩ rĩo makoragwo makĩthomithania bata wa kũrĩha igoti nĩ ũrĩkũ. Ningĩ magataarĩria wega ũrĩa mũndũ abatairwo nĩ kũrĩha igoti, ũthiaga kũ, ũkaihũria kĩ na kĩ, na ningĩ magataarĩria wega, kũringana na wĩra ũrĩa ũrutaga kana ũrĩa wĩkaga rĩ, nĩ igoti rĩa mũthemba ũrĩkũ, ũbatairwo nĩ gũkorwo ũkĩrĩha.

Ingĩtua kũruta mũndũ gũtũmĩra motungata ma bengi ya Equity, atagũtinda agĩthiĩ bengi, akĩhũthĩra thimũ yake, wa mbere no nginya akorwo na thimũ ĩngĩhota kuoya app ĩno ya Equity Mobile. Koguo wa mbere nĩ atĩ tũngĩamba tũthiĩ twethe app ĩyo, tũmĩkĩre thimũ-inĩ yake, tũihũrie maũndũ make mothe, rĩtwa rĩake, namba ya thimũ na maũndũ marĩa mangĩ mabataranaga arabu njoke rĩu ndĩmũrute, ta rĩu ũngĩtua kũruta mbeca ũngĩka ũũ, angĩkorwo nĩ gwĩkĩra mbeca akaunti-inĩ, ũũ nĩguo ũngĩka, ndĩmũrũte tũmaũndũ tũrĩa tuothe twĩ ho.

Rĩrĩ nĩ igongona rĩa kũrugũria App ya thimũ ĩtagwo SC Juza. App ĩno nĩ ya kũhotothia andũ gũkomba mbecana ĩraheanwo nĩ bengi ya Standard Chattered na arĩa mararugũria nĩ anene a bengi ĩyo. ‎ App ĩno ĩrahotithia ahũthĩri ayo gũkomba mbeca kuma mbeca nini mũndũ no ahote gũkomba gũkinyia ciringi ngiri igana rĩmwe.

Kũheana ng'ano mĩario-inĩ yakwa ya ũmũthenya nĩgũtũmaga andũ mathikĩrĩrie tondũ ng'ano kaingĩ nĩikũragwo irĩ cia mathekanĩa, rĩngĩ ona irĩ cia ma, kana irĩ cia maheni kana rĩngĩ ũkongerera cumbĩ rũganoinĩ rwaku. Maũndũ macĩo mothe nĩ makenagĩa andũ na nĩ gũtũmaga hote kwaranĩria na andũ a mĩthemba mĩingĩ, kana nĩ ciana kana nĩ andũ akũrũ kana nĩ andũ agima, andũ a rika riakwa. Kwoguo nigũteithagia na njĩra nyingĩ.

Ninaga ngucanio na njĩra ya kũgĩa na gĩikaro na andũ arĩa tũrahĩtania nao, tũgaikara thĩ tũkaria tũhoreire tũkamenya thĩna nĩ ũrĩkũ, nĩkĩĩ kĩratũma tũhĩtanie na kĩhonia nĩ kĩrikũ. Ũrĩa njĩkaga nĩgetha ngakorwo na ũkuruhanu mũrũmu, nĩ atĩ nĩngeragia gũkirĩrĩa andũ o ũrĩa niĩ ingĩenda gũkirĩrĩrio, na hangĩkorwo harĩ ũndũ rĩngĩ njĩkaga na ndũkenagia andũ nĩ ngeragia gũtiga kũwĩka, na hangĩkorwo harĩ andũ njũĩ nĩngũhota gwĩthema nĩgetha tũikare na thayũ, nĩ ndĩmethemaga.

Mũtaratara wa gĩthomo Kenya nĩ ũhoreragia ngũĩ, na ũkarehe ũiguano gatagatĩ ka andũ, tondũ gĩthomo nĩ kĩrehaga andũ hamwe. Andũ a kuuma ndũrĩrĩ nyingĩ, andũ a kuuma kũndũ na kũndũ magoka magacemania, magathoma hamwe, nginya makamenyerana. Ningĩ gĩthomo nĩ gĩtũmaga andũ makuũke, magatiga gwĩtĩkia ng'ano iria rĩngĩ maiguaga tene, magatiga gwĩtĩkia atĩ rũrĩrĩ rũna nĩ rũrĩ ũrogi, magatiga gwĩtĩkia anga rũrĩrĩ rũna nĩ rũrĩanaga, ng'ano ici ciothe ciaheanagwo tene rĩ, andũ nĩ matigaga gũciĩtĩkia mũno rĩrĩa mathoma.

Andũ a gwitũ nĩ mahũthagĩra nenda cia ũkinyanĩria, na kaingĩ o na matihũthagĩra ĩmwe makoragwo na nyingĩ. Irĩa nyonaga ĩkĩhũthĩka mũno nĩ Whatsapp tondũ hakuhĩ o mũndũ wothe wĩna thimũ ĩngíĩkorwo na, na whatsapp nĩ ahũthagĩra. Andũ arĩa akũrakũrũ nĩ makoragwo Facebook, na arĩa mendete maũndũ ma ũteti nĩ makoragwo na X. Nayo mbeũ njĩthĩ kaingĩ ĩkoragwo na Tiktok, na magakorwo na Instagram.

Rĩrĩa njereire bamĩrĩ gĩcagĩ rĩ, nĩ harĩ mawĩra maingĩ mangenagia. Mawĩra ta magũtaha maĩ, kuuna ngũũ, rĩngĩ ona gwatũra ngũũ, kũruga na riko rĩa ngũũ, gũtuĩra ng'ombe, kũhe ngũkũ irio, gũtwara ng'ombe ikanyue maĩ rũĩ, gũkama, gũcimba, kũhanda, gũkuwa thumu, gwetha nyeni, gũtua matunda na kũgetha indo nyingĩ ta mbembe na mboco, ngwaci. Indo icio ciothe.

Thiaga thoko magũrũ, na koguo nĩ hotaga kũingĩra kũndũ kũingĩ na ngahota gũthiũrũrũka thoko ĩyo yothe kahora ngĩroranagia indo wega nginya rĩrĩa nguona kĩrĩa gĩkũngenia na kĩria gĩothe ngũbataraga. Kũndũ kũngĩ thiaga magũrũ nĩ kanitha, na ũndũ ũcio nĩ ũngenagia, tondũ nĩ njemanagia na andũ aingĩ, tũgathiĩ o kahora tũkĩaragia, rĩngĩ andũ tũtererĩgaine mũthenya ũcio nĩ tũhotaga kuonana.

Nĩ nyendete kũhũthĩra ngari cia mũingĩ rĩrĩa ndĩrathiĩ taũni, ona mũno gũkĩra taxi, tondũ wambere ngari ici nĩ irĩ raithi. Wakerĩ nĩ atĩ nĩ ngoragwo ngĩmenya tigiti nĩ mbeca cigana, kwoguo ngakorwo hotete kwĩbanga o gatene. Ũndũ ũngĩ nĩ atĩ ngari ici nĩ cihotaga gũĩthema njamu, kana onarĩrĩa ciakora handũ hena njamu-rĩ, nĩ ihotaga gwetha tũcira kũndũ kũngĩ, kwoguo ngakora ona nĩ ĩrahota kũnginyia kũrĩa ngũthiaga naihenya kũrĩ taxi.

Rĩrĩa ndĩrathiĩ taũni rĩ nyumaga nyũmba magurũ ngathiĩ ngakinya kĩhingoinĩ gitũ ngauma ngathiathia hanini ngakinya handũ hakoragwo na nduthi ngonya ndũthi ĩkanginyia thitĩnji hau naho ngeterera mbathi ya gũthie nginya mũthaiga ndaumĩra mũthaiga naho ngarũgama ngeterera ngari ĩrĩa ĩraingĩra taũni na ngari ĩtarĩ na goro koguo ngoya ĩrĩa ĩna raithi biũ na ndakinya taũni ngaumĩra harĩa hakuhĩ na kũrĩa ngũthiaga.

Matatũ nĩcio hũthagĩra maita maingĩ kurĩ nduthi, tondũ matatu nĩ ĩrĩ raithi, na mĩhang'o yakwa kaingĩ nditindaga kaingĩ ngĩbatara kũingĩra kũndũ thĩini. Koguo matatũ nĩ cinginyagia wega kũrĩa nyendaga gũthiĩ. Kaingĩ matatũ nĩ cihũrangaga koguo nditeyangaga matha na ũndũ ũngĩ nĩ ndĩtigĩrĩte gũthiĩ na ndũthi bara ĩna ngari nyingĩ, tondũ ndanona mĩtino ya barabara, koguo niĩ ndiendete gũthiĩ na nduthi ona hanini.

Nĩma mũhatĩkano barabara-inĩ no ũnyihanyihe na njĩra nene angĩkorwo andũ no matĩkĩre gũtiga kũhũthĩra ngari ciao kĩũmbe, manjie gũtũmĩre ngari cia mũingĩ. Tarĩũ ũkĩringĩthania-ri mbathi ĩmwe no ĩkuwe andũ mĩrongo itano, na tũkari tũtũ tũnini, rĩmwe ũkoraga kena ndereba tu kana gakũĩte andũ erĩ. Koguo mbathĩ ĩmwe angĩkorwo no yeherie tukari tatũu mĩrongo itano bara-ĩ, nĩ kuonania ingĩkorwo iria nyingĩ ciĩ bara nĩ cia mũingĩ, tũtũ tũnini nĩ tũkwehera na noguo gũgũtiga gũkorwo na mũhatĩkano.

Ũhũthĩri wa nenda cia ũkinyanĩria cia mũingĩ-ri, nĩ icangĩire makĩria harĩ kũhagũka kwa mĩtugo ya andũ ethĩ. Tondũ andũ aya nĩ marahũthĩra thĩmũ na makahũthĩra kampyuta, makona maũndũ maingĩ, makona bindio, makona mbica makona nyĩmbo na maũndũ mangĩ maingĩ matagĩrĩirwo, maũndũ matarĩ na mĩtugo mĩega, maũndũ ma ũra thoni, maũndũ matarĩ ma kĩndũire, maũndũ ma, ona rĩngĩ nĩ mũgĩro kwao. Na ũria marathiĩ na mbere kũmona-rĩ, noguo mathiaga nambere kũmenyera na mageciria mau nĩ maũndũ ma kawaida.

Mambura marĩa ma bata gwĩtũ rĩ nĩ mambura ma kĩndini, na ũrĩa njĩkaga nĩ atĩ ndĩgũragĩra iratũ njega na nguo njega mũthenya ũcio ũtana kinya na ngagũrĩra ciana ciakwa, nacoka ngagũra indo cia kũruga ngagũra mũtu wa ngano kamucere kega ka bishori nyama ya ng'ombe na ngũkũ rũcinĩ rũu ngokĩra tene ngaruga indo ici ciothe tũgacoka tũkeharĩria tũgathiĩ kanitha tũgacoka tũgoka tũkarĩa tũgakenanĩra tũgacoka tũkahũrũka mũthenya ũcio ũgathira.

Gũĩkĩra arama na njĩra ya gũcina, ngothi-inĩ ya mahiũ-rĩ, no mũhaka ũkorwo ũĩ kũnyita cuma ĩyo wega, tondũ ĩkoragwo yumĩte mwaki-inĩ koguo nĩ hiũ biũ, na ũkorwo ũĩ kwandĩka ũtegũcina nyamũ ĩyo handũ hatabataire gũkorwo hakĩhutio, nĩngĩ ũkorwo ũĩ kũhoreria mahiũ tondũ ũndũ ũyũ ũreka wĩna rũo, koguo nonginya ũkorwo ũkĩmenya nĩatĩa na atĩa ũkũmĩka nĩgetha ĩkorwo ĩhoreire, na mũkorwo mũgĩteithania na andũ angĩ a gũkũnyitithia, kana ũkorwo ũmĩhingĩire handũ ĩtekũhota gũkũgia.

Gwĩtũ ngeithi nĩ cia mĩthemba mĩingĩ ingĩcemania na mũtumia wa rika ria maitũ rĩ angĩngeithia wakĩaiyũ nanie ndĩmũcokerie wakiamaitũ, ingĩcemania na mũthuri wa rika rĩa baba angĩngeithia wakĩamaitũ nanĩe ndĩmũcokerie wakĩaawa, ingĩcemania na mũtũmia mũkũrũ ta wa rika rĩa cũcũ rĩ angĩngeithia wakĩa cucu nanie ndĩmũcokerie wakĩa cũcũ, ingĩcemania na mũthuri wa rika rĩa guka hau hatikoragwo na ngeithi cia mũthemba ũyũ koguo angĩngeithia wĩmwega mũirĩtu naniĩ ndĩmũcokerie ndĩmwega mũno guka.

Thirikari ya Kenya ĩngĩenda gũtigĩrĩra motungata mayo ma kũhetũkĩra intaneti nĩ makinyĩra mũndũ wothe Kenya, ũrĩa mangĩka nĩ atĩ mangĩrora intaneti mamenye nĩ ĩrakinya kũndũ guothe. Kũguo kũndũ kũrĩa ĩkoragwo na thĩna ĩthondekwo na kũrĩa ĩtarĩ yakinya matigĩrĩre nĩ yakinya. Ũndũ ũngĩ mangĩka nĩ atĩ tondũ ti andũ othe marĩ na ũhoti wa gũkorwo na thimũ ingĩingĩra intaneti kana kompiuta rĩ nĩ obici cia mũingĩ no matware rĩngĩ kompiuta cigana ũna kana thimũ irĩa irĩhũthĩkaga nĩ mũndũ wĩna bata.

Ũndũ ũrĩa tũngĩka kũhũrana na wagi wa mawĩra gatagatĩ ka andũ ethĩ rĩ nĩ atĩ no tũthondeke mĩtaratara itũ ya gĩthomo igakorwo tarĩu githomo gĩa cukuru gĩa cekondarĩ gĩgakorwo mũndũ nĩ arahota gũthomera kothĩ ĩngĩmũteithia angĩkorwo ekorĩkĩrĩa gĩthomo gĩake hau nĩgetha tũtige gũkorwo na andũ aingĩ marĩkĩtie cekondarĩ na mũndũ aretha wĩra urĩa ũkoneka tondũ gũtirĩ kothĩ ona ĩmweo ĩ ningĩ arĩa meguthiĩ nambere na gĩthomo rĩ kothĩ ĩria marathiĩ gũthoma magakorwo marathomithĩo kothĩ yoĩkaine niĩkona wira mũndũ ategutangĩka mũno. Tondũ nĩkũrĩ kothĩ nyingĩ mũno ithomagwo na andũ marekia magathiĩ ningĩ magakora itĩkoragwo na wĩra. Ũgakora mũndũ nĩaraumire kothĩ na ũka gwetha wĩra ũrĩa akona agathiĩ agatuĩka bundĩ, agathiĩ kwendĩa supermaket. Kwoguo tungĩthondeka mĩtaratara ĩno ĩgatwarana na mawĩra marĩa mekũo kana marĩa mangĩonekana notũkorwo tũteithĩkĩte.

Taũni ĩno itũ nĩ kũrahingũrirwo mũkawa mũnene wĩ na nginya handũ ha gũthambĩra, na hau nĩ ho handũ ha mbere hakuhĩ na gũkũ andũ mangĩthiĩ gũthambĩra, kaingĩ o na nyonaga ciana cia gũkũ igĩthiĩ gũthambĩra rũĩ-inĩ. Na rĩu rĩ, mũndũ ũtũraga eriragĩria gũthambĩra nĩ ona handũ ha gũthiaga, mũndũ o na ũtoĩ gũthambĩra no athiĩ na arĩhe na athomithio nginya amenye, andũ nĩ mona handũ ha gũthiaga gwĩkenagia, na nginya o na macukuru marĩa marigicĩirie gũkũ rĩ, nĩ mona handũ ha gũtwaraga ciana ciao igathiĩ gũthambĩra.

Gwitũ maĩ matiarahaga kaingĩ tondũ nĩ kũndũ kwa irĩma, koguo mathiaga maikũrũkĩrĩire o na kwaura, nakuo kũrĩa rũriĩ-inĩrĩ, kũrĩa andũ mararĩma nĩ gũtemetwo mĩtaro, koguo maĩ nĩ monaga gwa kũhĩtũkĩra hĩndĩ ĩrĩa mbura yaneneha, rũĩ naruo rũrĩa rwĩ hakuhĩ-rĩ nĩ rũcimbĩirwo demu na nĩ ĩrĩga kũrikio, koguo ona kũngiura mbura ihana atĩa, maĩ macio mothe mathiaga makaingĩra demu na gũtirĩ hĩndĩ ĩihũraga tondũ nĩ ndiku wega.

Mũbango wa thirikari wa nyũmba ikũmi-rĩ, nĩ nyonaga wĩ mwega, na ngona ta ũteithagia mũno mwena-inĩ wa ũgitĩri, tondũ hĩndĩ ĩrĩa andũ maraikara hamwe-rĩ, nĩ mahotaga kũmenyana wega, koguo hangĩũka mũndũ mwerũ kana mũndũ mataramenya-rĩ, nĩmakũrania na mamenye nĩkĩ areka kou, na okĩte kwaũ, koguo hatirĩkoragwo hatarĩ na ũtheri. Ningĩ hangĩkorwo na ũndũ ũrahanĩka-rĩ nĩhakoragwo na mũtaratara wa nũ mũngĩthiĩ kũrĩ we mũmwĩre, na nĩ atĩa kũngĩkwo.